Ore sababu nawoshie iltunganak impishai tenelo netumo, naa kejo peyie aaa ore enkata pookin eidipa aatunguaroto neidim aatadamunoto. Keidim sii ataa enkoitoi nabo nadamunyie oltungani olikae olikae terishata nataa imeboita ninche

Ore kuna ropiyiani e Sha naa kepaasha nkoitoi naalakieki. Ore enkoitoi nabo ore naaji toltungani oigero tesia keidim ake aaah kedunguni nena ropiyiani tormushaara lenye nelaakini ninye openye kake ele tungani oigero ninye openy olaaki ake duo naanena ropiyiani e SHA. Ore toltungani lemeigero nindim atalaa nena ropiyiani eimu enkoitoi oloingange, Nipik ake duo akaunt ino e SHA naa keaku enetipata amu ore enkata pooki nimoi naa indim ashomo sipitali nikiret inapalai e SHA

Ore tena pisha naa kelio ajo ore kulo naa ilopisaani oitasheki erubata oonguesin. Nelio ajo egira aisho oltome olchani ashuu egira aabak ninye aisho olchani. Neaku ore kulo naa ilopisaani oitasheki erubata oonguesin ninche oogira aabak arashuu aaramat oltome.

Oreena neenda nayiera. Ore enkoitoi nayierieki naa ee elio ninye ajo osinkirri ele oteyieraki, kedung'uni osinkirri nedung'udung'i ashu eisuji, nepiki emoti enkima, nepiki eilata o kitunguu, nepiki ilnyanya, paake eitoki tata aa ore ake peeoku kitunguu olnyanya nepiki oladuo sinkirri atua, ore ake peepiki neishori meteyerayu terishata naje ampaka omeo paake eitauni.

Ore naaji enaiko peyie ayiolou imbaa pooki enkitobirare, naa ore enkoitoi nabo naidim aitumia naa peyie aingoru enkitengena. Lasima peyie aitengeni ashu aautakini enaikunari enaduo bae peyie etumoki atayiolo. Ore mpaa pooki naipirta enlitobirare naa lasima peyie kiutakini enaduo baye. Piindim anoto enkariyiano nitumoki ataasie enaduo siai

Eeeh kaidim atejo, ketii esidano nabo arashu are teneitumia oltung'ani kulo ng'anayio oibooyo enotai. Ore entoki e dukuya, keaku keidim oltung'ani aiboi eishoi pee meitoki aisho oleng' netumoki aimaneja inkera metaa keidim atoyiu inkera e siana naidim ataramata. Tenelo nemeitumia oltung'ani kulo keek, nelo oltung'ani aaku oloyiu ake inkera nemaniki mekore eidi ataramata inaduo kera enyena.

Ore tena pisha naa kelio intokitin naaje, ore entoki edukuya nalioo ekelioo ilpostii lositima aa kulo shumai taa oitasheyie enaa, kuna wayai naim ositima. Ore sii tolelo shumai nelio ajo etii mpishai napetokino lelo, lelo shumai. Elio sii enkaji emabati tiatua entim tendewuei peno. Ore ake enkae toki nalio naa elio sii ilkeek aa kejo eaku kulo keek oonyori lolmwarubaine.

Ore nkitaruo naitayu iltung'ana te nepuo neitumia impirai naa kelo naa ore ogira aitumia enaduo pira nedanya. Ore eneikuni pee eibukoriii naa ore igira aitumia enaduo pira asie inaduo kias naa iaku abarani pee melo ake nintumia engolon sapuk pee medanya. Ore enkai kitaruoroto naa kelo neishopokino iltung'ana ainyalakino ore pee inchopokino ainyalaki naa ore iasita indim atupuku ningua tiatua osesen le naduo shorwet ino. Ore eneikuni teneiboori ena naa, ore ena kata igira aishopokino ni make sure arashu ipik entisip ajo inchopokine aitobiraki ailepie esidai ning'ua nafasi te dukuya pee melo naa ake nepuku iasita inaduo kias.

Ore ena naa enkitobirata e keki .Tenayieu naisum oltungani peyie itobir ena keki ,ore entoki edukuya kaisho ilo tungani mingoru enkurma enkano, ninye entoki edukuya nayieuni . Ore enkae na ijoki ele tungani mingoru eilata ekutosha, aa taa eilata nagol ashu salad peyie etumoki ateyierie, ingoru sii ele tungani entoki naijo sukari ,napiki peyie etumoki anoto emeloni naa nayieu ena keki peyie etumoki aidipayu . Nelo sii aingoru orokiyo peyie etumoki atepejie ashu emoti sidai napejie peyie etumoki ashomo ateyiera .

Ore enaikoni peyie eitobiri ele mosor , naa kengas adany irmosor nepiki enkikombe ashu aa oljug . Ore ake pindip atadanya ningolngol te nkijiko metosholata, ore ake piidip atosholata nipik ena rokiyo enkima minosa enkima peno , nipik eilata. Ore ake piipik eilata ,nibuku iladuo mosor abukoki ele rokiyo oinosa enkima, nisalash taata meteyierarayu. Nimbelekeny aibekeny , ometaba anaa neoku abaya.

Ore enaiko peyie anya ena daa aashu kulo matunda naa kaingoru enkijiko naji uma , wenkijiko keon ena ake duo nainosieki endaa. Ore ake peaku anoto ina uma , niaku ninye aokunyie naudie napik enkutuk nanya polepole anya nejia .Naitumiaenkijiko aokunyie pole pole peyie aining ina meloni enye .

Ore ena, naa enkipimata ontuan. Kayieu najo kesapuk oleng enutai tenkop ang, naa tenkaraki empukunoto onkera kumok tesukuul. Egira si ntoiwuo apalaa nkera oleng',ning'uiki nkera meshomoita aaku ninche naitore ate. Na ina nailepie oleng' enasiai enutai ata ninye onkera esukuul, neeku ore tenkop ang na kau najo kesapuk oleng enutai isulalki tonkera kutitik tesukuul.

Ore orbaribara laidim atejo keidinga oleng te Kenya. Naa orbaribara oji ole Mombasa road. Ore ele baribara naa keim ingarin kumok oleng neisulaki inaapuo Kitengela, o Machakos onaapuo Mombasa. Ore entoki entoki naidimi aatas peyie eiwuangieki ashu peyie eitololongiki ena kidingae naa peyie eitalalie ilo baribara metaa keidim ingarin kumok ataapashata tewueji nebo. Keisida naaji sii teneitobiri enkoitoi ooltukutuki wenooltunganak te kando orbaribara peyie meitoki aaku ilo baribara eimita pookin

Ore too siruai kumok oleng naa kesej epuo iltunganak tolainini . Ore sababu sapuk napoyie iltunganak tolainini toosiruai naa kayieu najo enkitanareyia . Ore duo iltunganak kumok oleng naa kejing ilainini peetumoki aitanareyie enaduo siai naasita. Ore mfano sidai , ore enakata eranyitae ,neosh iltunganak olaini obo ,naa ore ina naa keji peitanareyiay oladuo sinkolio ,nepuku tenkoitoi nanyor pooki tungani.

Ore Sha naa kidim oltungani aa akeyie anoto migeri tena oitoi e Sha, eimu entoki naji registration arashu enkigeroto .naa idim ataasa Kuna tenkoitoi e mutandao, idim oltungani atijing'a ina website arashu Ina rubata e Sha tenkoitoi oloingang'e, niger kewon tine, iyata nambai pookin oloingang'e ontokitin naijo noo KRA, ontokitin akeyie Nena ardasini. kake namba enkipande duo oleng, onkarn inonok enaikununo. neeku, idim oltungani, idim ninye ashomo cyber nikigeri, nitum ashomo, anoto Ina oitoi be sha. pee itumoki atudupore Ina oitoi esirkali, naa osipitalini, onkoitoi edupoto, pookin esirkali.

Ore ena kitodolu ajo nkishu egirae aisho irkujit tiatua aa wuejitin enye oondaat arashu towuejitin enye onkirragat. Ore ena naa embae etipat amu ore entoki edukuya kisho nkishu metaa mitoki anauru apuo enkop nalakua apuo adaa. Ore sii enkae ene tipat amu mitoki nkishu aituny enkop terishata akeyie naa naado oleng', niaku kedaa ake nkishu tiatua ene wuei, neeng'iyeng'a mitoki apuo nkador.

ee kaidim atolimu. ore tena pisha nelioo ajo entukutuk nanapita ilolan. ore ele tukutuk, naa kenapita irkuniyiani, nitodolu ajo ore olopeny ele tukutuk niroto ele tukutuk lenye oleng. ore tena pisha nitodolu ajo mme sidai oleng ena napare, amu eiroshiyie ele tungani ele tukutuk oleng. nelelk elo ayau imbaa ebatisho epikita ninye enkishui enye bata.

ore tejikoni naa keesi isatin napaasha. ore esiai nabo naa ninye ene tipat oleng aashu aa ninye duo oleng enkorok naasuji oleng te jikoni .naa ore entoki nabo naa eyiarere, kidim oltungani ashomo jikoni, neyierisho ayier edaa oo muain kumok. ore sii te jikoni, kidim oltungani aisuja ntokitin, neisuj ninye ina jikoni, nepik intokitin pokin metaa ketii ebarakinoto sidai.

ketii esiaina oo ntokitin, naiko entumo metudupayu, naai alang kulie tumoritin. ore entoki nabo, naa tenetumi ilaiguanak arashu iltunganak oinguana oleng tentumo. iltunganak ootil ibaa. kiko ina toki entumo metaa kepuko adupa oleng alang kulie tumoritin. ore sii enkae, naa eleotunoto oltunganak, arashu tenepuonu iltunganak kumok oleng entumo ee yaani aapuonu iltunganak taata kumok aalnag kulie tumoritin. nidol ajo re ina tumo kedupaa enkop alang kulie tumortin tenkaraki eetuo esiana sapuk ooltunganak.

enetipat ena bae oleng temurua nikimanya. ore tenamuruua nelio ajo, enapita engari ilolan. naa enetipat amu ore ena naa itasiooyo ntokitin metabai osokoni. alang naji tenemutu altunganak oonap too nkejek arashu too nkoriong'i enye. neeku ore naaji pee itumiae igarin tenkoitoi orbaribara anapie intokitin aaa osokoni. naa enetipat amu kesioki, intokitin abaya osokonoi eitu ingiala. neitoki sii aaku keitelek elototo oo nena tokitin ometabai osokoni.

ore ena nelioo ajo eunore oolmatunda. arahu irmatunda enapitae tena rori. enetipat ena siai amu ore enaunore oolmatunda naa kisho kelak iltunganak iropiyiani sidain oleng. elio kulo matunda ajo irmatunda laijo iloo nkitunguuni ompapyeni. ore kulo matunda naa keeta iropyiani oleng tenelo pee emiri. neku enetipat enasiai oleng amu ore ake pee emiri kulo matunda nisho iltunganak iropyiani naidim atasie ebae enye eramatare.

kaara sapuk oleng enchipai natumito tiatua ena siai. naa ore entoki nabo naagira aitiship oleng naa kaagira ena siai aisho matengena arashu manyaaki ayiolou ena kutuk ekimaasae tenguton oleng. aagira sii aisho mataa oltungani oitoki ayieu neitoki adamisho oleng arashu neitengenuo oleng too mbaa naasita. ore sii duo ake eyia nejia keeta naa si ena siai nake olorinyore neeku kaitishipita amu aktum naa nkuti shilinkini baada esiai.

kesej oleng ijo oltungani ainyiangu olola ore pee ijo aya ang. nilo ainepu ilo ola ajo ingiale, mesidai, ashu neminepu inaduoo yieunot inonok niyieu iyie. ore enoshi kata, eyieu oltungani neshuku olola tenkaraki entoroni enye, naa kaidim naaji atiaki ilotungani metangasa aya eroruata aitayiolo olopeny ajo einyangua apa ena toki tenkipirta kake megira enatoki aitabaya inakipirta apa nayieunyieki. neitodolu inkoitoi pooin naitisip ajo, inyiangua apa ilo ola teilo duka naa pee etumoki atushukoki ninche.